Aa enetipat enabaye temurua aang' amu ore ena baye ashu ena kiguran te emurua aang, keng'as aaku keisho iltung'anak aa iibing' orkuak lenye nemiminie aasioki, misho enabaye aa orkuak temurua aang' iimin, neeku keesi sii tenkaraki enchipai.